Yiende modhuro ma opidhi to kod lum osekonyo atamalo maduong' kabisa nikech gikonyo e geng'o wilo, koro iyudo ka onge lowo mantiere maonge gino mogeng'o wiye, nikech chopoga sama pi ringo, koponi oyudo kamoro maonge lum kata ongr gimoro mogeng'o wiye, to oyuwero lobno ka oringo odhi godo mwalo, to mano emamiyo oula bedo maduong'. To koponi yiende nitie maber, geng'e maber kendo osekonyo aduwa.

Maendi nyalo konyo atamalo maduong ahinya e geng'o masiche mag wang apaya nikech nitie derepe ma opogore opogore mamoko to iyudo ni sama giriembo giriembo ka gisemer manoendo miyo giriembo marach kabisa kendo giriembo e ngwech mar airititi ma koponi giyudo ngato ka kalo ndara kata kaponi ne en nga mongol, mapod kadho kata ka wuotho mos, to ginyalo kadhogo ma gigwe to mano ok en gima ber kata matin

E thuolo mayudo pesa, abet pinytakwonga golo atamalo moro ma atero e agulu. Manoendo nyalo konya e thuolo moramora ma an gi chandruok moramora. Kae to abet piny gi buk gi kalam to achano maler gigoeko madwaro moroma tio e dwe mangima, ka andikogi maler to gibechgi, andiko nying gino gino madwaro togi beche koni gi koni, kae tariwo kwanoendo maber kaluwore gi pesa ma an godo. Manoendo konya e yoo ma ogundho ahinya kendo mio adak achana.

Kaluwore gi kuma piny ochomo, tinde yudo jogo mawuotho gi pesa maching tek ahinya, nikech kaluwore gi kwo mabende tinde osebedo mang'eny, koro iyudo ka ji thoro kano pesa e bengi mang'eny to kata kamano, nikech kuo achiel achiel niendi bende osemiyo ng'eyo adier ni to ere ajent maber madieri manyalo kano pesa nikech iyudo mka moko biro ka giwe ni gin jogo eko ma ajent mag bengi, to kare gin jokuoge ma bang' kinde moko manok ka ji osekeno maber magineno ni osebedo kaka ne gidwaro, to achien giduogo gilal. Iyudo ka kendo koro gilal gi pesa ka duto. Mano endo miyo chako kendo ji luoro kano pesa e bede bengi gi eki. To kata kamano, keno e bengi to tinde ng'eny ahinya kaluwore gi kuma piny ochomo ma pesa ma aching' dwa bede matinie moloyo nikech ji thoro wuotho gi pesa ka nie bengi kata kanie simu.

Ahero ng'wech kod adhula kuom mano kachiew gokinyi to arie denda gi ng'wech kendo aringo kuom dakika moko madirom piero adek kaeto adhi e tijega mapile pile mag odiechieng'. Kae bang' mano kadirom seche moko mag odhiambo, to adhi e adhula ma bende konya maber nikech omiyo arie denda kendo arie fuondena kendo omiyo ogolona gigo eko maricho man edel kokalo kuom luya machwer sama an s orako chande.

Nitiere jogo eko mawuotho e aluora ka gi kacha. Jogi eki chiwo tiegruok e weche mag omenda kendo gipuonjo joma dongo to gi rower ni matindo yore a ginyalo keno godo kendo yore a ginyalo kungo godo kokalo kuom bengi kata kokalo kuom ong'ue yamo. Kendo maendi miyogi rieko mar omenda, miyo koro dwaro bedo ni gibed gi yore ma ginyalo keno godo. Kuom mano miyo ikelo negi bengi kata bede benge machiegni gi gweng'

Atiyo gi omenda madirom siling'ä miya abich nikech kaluwore gi kotha mar chiemo, achikora mondo mi achiem diriyo odiechieng', mano endo miyo omenda noendo roma maber ahinya kendo achiemo motegno maber maonge oharo moro amora.

Pogruok bedo kaluwore ni odiechieng' ka odiechieng' ru gi mage. Iyudo ka odiechieng' nyalo ru ka bech gimoro mane nipiny oidho kata mane nimalo bende odok piny, to ahinya ahinya githoroga idho. Kuom mano iyudo ka pesa mane onyiewo godo gimoro c hande, dhi idhom koro idhi tiyo gi omenda mang'eny, mopogore gi mane ijati godo chande. Mamno endo biro ketho chenro mari mar dwe. Ka dweni endi inyalo tiyo gi omenda mapiny, nyison i sani koro idhi tiyo gi omenda mang'eny. Machielo bende en ni masiche mamako ji apoya maok ochan. Mano endo en masira machalo kaka mar tuo, kata masira machalo kaka mar tho. Mano eko kadipo ni odonjo to dhi chuno ni kaka ne itiyo gi pesa cha, kata pesa moro ma ne ikano mane ipango kungo ok idhi kungo. Nyaka koro idhi ti kode ilogo masira mosegore kuomi ethuolo machalo kama.

Yore nitiere modhuro to ahinya ma thothji thoro tiyo godo en mar kendo ma idhito imodo yien, kaeto ibiro ichuako kendo , kendo otedo chiemo mochwiny maber ahinya. To machielo mar ariyo en makaa, ma idhi to inyiewo makaa mtomitedo godo e jiko, kata ka in gi yien mar wang'o maka, inyalo wang'o makani kendi kaeto itiyo godo. Kaeto kendo machielo mar adek en mar gas kata muya ma ijaso kacha chande to itiyo godo etedo to mkata kamano en beche tek ahinya nikech mondo mi inyiewe odwaro omenda modhuro, to kata bang' mano, muya nya rumo manyiso ni sa mamauyano orumo, to nyaka ichak idog ipong'ne muya machielo. Mano bende en pesa machielo. Koro kuom mago duto, manengone ber kata yot ma thothji nyalo yudo eyo ma rais kata mayot en mar yien ma idhi to imodo yien e tie chiel to ibiro to itedo go dala kacha.

nyiepo mar mbui ber moloyo nikech en inyalo nyiepo ka in e ot kendo ka in dala kacha ma ok ichndori gi wuok ni idhi e duka kachiel kachiel ,nikech inegni thuolo ma dhi e duka, samoro iyudo ka ji ng'eny e duka, chuni ni nyaka iriti mondo mi jogi tee nyiepi eka iyud thuolo mari, mano endo ketho saa kendo koponi ne in gimoro mane inyalo timo e thuolono to oseketho ni saa seche go eko, kuom mano an anyalo hero mar mbui nikech en mapiyopiyo ma chapchap bora ni an kod ong'ue yamo to asenyiewo gicha chande ,to ibiro kelna godo nyaka e ot kata e pacho kama antiere ma ok achandora gi..

An kaka jalno modak e boma maduong ma Niarobi kae, athoro nyiepo e chiro maduong ma Kikomba kanyo eko nitere lweni mabecho kendo motegno gi nengo moyueyo kabisa koro kuom mano koponi idwaro nyiepo kanyo mondo mi iyud maber nyaka idhi kogwen, koro kimondo kogwen gokinyi maber to idhi yudo lewni mabecho kendo gi nengo moyueyo

Onego piny owacho oket kwonde ma opogore opogore mag tiego ji kata onego gi chak chenro mar tiego ji e kor gwenge ka gi tiego joma dongo kod rawerni matindo e yore ma nya sani kata e yo ma ginyalo tiyo gi e-citizen mano e ndo biro miyo oganda ma ngeny ok biro dhiyo e huduma center kacha ni mondo omi okony gi jogo e ko ma tiyo e huduma center nikech huduma center ka idhie to ibiro yudo ka line bor a duwa mondo mi iriti kata gino mane idwaro kata ang losni gima idwaro ibiro rito ibiro budho kanyo kendo ibiro bedo kendo ibiro konyi ka osedeko kabisa to ka poni piny owacho otiego ji e yor mi nyalo tigo gi ecitizen to nyiso ni ka an kod ongwe yamo to asedonjo e mbui mar ecitizen anyalo konyora kenda awuon ma ok adhi e huduma center kuom mano tiegruok no endo e gima duong mokwongo ma nyalo konyo kendo nyalo kelo lokruok ma duong ahinya.

ma endi konyo maduong' moloyo, nikech e thuolo ma atiyo e mbui ,onge apisi moro amora ma piny owacho dhi keto ni ma ande e kama onego bed ni jogo eko ma tiyo dhi riwore, mano endo duoko nengo e yoo mogudho kabisa nikech ethuolo miketo ji ni nie apisi nitiere gik moko manyako to idhi ibed godo machalo kaka kombe mag apisi no nyaka idhi inyiew kendo nyaka iket jarito mabiro rito e apisi kanyo, bende gik mangeny mag apisi nyaka idhi ibed godo, lakini kaponi en kokalo kuom mbui to nyiso ni ng'ato nyalo tiyo e ode, onyalotiyo kamoro amora ma en ema odwaro ma ok odhi e apisi kacha, mano biro konyo maduong' ahinya kuom duoko nengo.

Mondo mii itii gi mbui maber, nyaka ibed kod teko mar sitima machiegni. Kwom mano, gino mokwongo tiktik en keyo teko mar sitima mondo mii ochopi nyaka e gwengego eko matindo mogik, kwond ma pok negichope. Marario, onego gitii kata gindik jogoeko mabiro lworore e alwora machalo kamagieki katiego jopiny achiel kachiel kwom ber mar mbui, kwom gigoeko maginyalo yudo kokalo kwom mbui, mondo mii e thuolo ma gichako tio kode, gitio kode ka giseng'eyo ber mare gi gima ginoendo dhi konyogi godo. Bang' mano, onego giket kwonde moko majopiny nyalo yudoe lwasi maginyalo tudoregodo e mbui. Mano ginendo machalo kaka wi-fi, manoendo koponi oketnegi to biro mio giyudo tudrwok e lwasi maber, nikech jomoko onge gi teko kata gi nyalo mar nyieo data. Koro kwom mano ka koro okelnegi gima chalo kaka wi-fi manyalo yudore mayot, biro miyogi kendo biro miyogi mijing'o mar donjo e mbui nikech en no..

Nyaka ibed kod opande, nikech mano ema dhidwarore mokwongo tiktik kapok indikori e eCitizen kacha, nikech namba mar opande no ema idhitio godo mondo mii indikri kacha, bende mano be ema yango adimba ni in jaKenya.

Mae osekonyo okang' maduong' ahinya. Kendo ogolowa e kinde mane nyaka idhi kachiel kachiel ekar nyiepo mondo eka inyiew gino endo ma idwaro. Sani eki inyalo bet piny ka in e ong'ue yamo kende, to idonjo ekor luasi, to kidonjo e mbui mar Jumia, inyalo kawo gigo eko ma idwaro ka iyiere kacha to inyalo chulo pesa ne mana e ong'ue yamo kanyo madhi adhiya ekor luasi kae bang' mano, to gino endo mane inyiewono ibi kelnigo nyaka e dhoot, kata nyaka kamoro amora miwacho ni mondo okelni egono. Idhi kelnigo kanyo, tidhi kawe kanyo. Kuom mano osekonyo maduong' ahinya.

To in nadi osiepa? Gini endi anyiewe, to ma en thuolo mara mokuongo tik tik. Pok atiyo kode nyaka nene. Koro kuom mano daher mondo mi ikonya e yore moko achiel ariyo kaka anyalo dhi chako tiyo kode dala kacha.

Mokuongo, nyaka los chenro mar kaka idhi rwak welo, nikech maendi en nyasi ma welo biro yuore mopogore opogore, kendo inyalo luong welo moko man gi nengo ahinya. Kuom mano, nyaka wanon kaka wanyalo yudo wach mar omenda, kaka wanyalo loso chiemo, kaka wanyalo yudo kata thum moro ma wabiro budho godo mathin esaa mawaparo godo ndalo kendo mondo mi nyasi obed nyasi maber, nyaka to gik ma kamagi bede.

Maendi en budho kendo en nyasi maratipo kama igoyo thum, to miel mielore aduwa, kendo naneno ka miel ochomo kachieng' kama ng'ato ka ng'ato omako nyadendi mare kacha kendo gijuso godo mos ka gin gi mor mogundho kagiparo go ndalo.

An jalno endo machalo winyo mar hundhwe nikech achiew momondo kogwen kabisa. Bang' mano atimo orako matin ma kaa gi kacha, kapok adhi achako tijega mag odiechieng'. Mano endo keto pacha motegno, kendo keto pacha mochomore tir kendo maler ni tich mar odiechieng' maonge gi gino endo machando pacha kata matin.